Kuom ma waneno dongruok kendo medruok e rang'iny ma malo mar gigo mitiyogo eloso gik mamoko midendo gi dho nger kaka teknoloji. Dongruok makamae e ng'eyo mar loso gik moko kata timo gik moko miyo tich timre mapiyo kendo miyo yuto bedo ma bup kuom mae bende om iyo dhano nyalo yudo tije mang'eny ka jomoko dhi e sikunde mondo osom ka gin e jo ta chenro mag msinde milosogi. Koro kuom mae, rieko osemedore mang#eny maok ochuno ni dhano nyaka ti gi teko mang'eny egik gik machalo kaka pur machalo kaka gedo, magi miyo tich mitimo kod dhano bet matin kendo bet mayot. To kar seche achiel no yudo ka yuto bende ng'eny koro mae ose bedo maber mokalo kendo wageno ni mbele biro bet mabewr kendo yuto biro bet maber kokalo kuom gik manyien ma jorieko kelogi.

Ahero kit mor kich mopoto. Mokuongo mor kich mopoto mit malich mokalo. To mar ariyo tije ne ng'eny, wanyalo tiyo kode edala kuom yorewa mag tedo, inyalo wiche e mkate mondo mikate obed maber jomoko be chame achama kamano. Kendo mae en gi ndhadhu monyalo medo edendwa mang'eny kaka dhano. Ogeng'o nua tuoche mmoko e dendwa, kendo kwachame bende omit e dhok omilimili koro mor kichni mopoto ni ober gidend dhano kendo yutone bende ber kuom jok malose. Jok maloso m,or kichni iuse ebei mamalo koro mano yuto mang'eny kendo mano miyo gi dhi mbele gi chenro gi mag lose kendo yudo kaka gitimo gik moko mamoko mar ngimagi

Tijni ahero kabisa ahinya. Anya paro ne nitiere chieng' moro mane wadhi tich e boma. Ne wadhi timo tije mag gedogi too kuom sechego ne pok ochulwa ne en gimoro odiechieng' kamae. Koro pesa ne wango matin nikech chudo tije matindo tindogi chudo itimo godhiambo. Koro nwa nwaonge kaka ne wanyalo timo to pesa mane wango ne tin kabisa kabisa. Koro gima ne wanyalo timo ne onge eka jal mane riembo gini ne opowore kendo kuom birone ne wayudo kaka ne wanyalo chiemo nikech gigene ne ouso ebei mapiny kendo gi biro mapiyo piyo ilosgi piyo piyo kendo gi nya konyowa mapiyo piyo. Koro kuom ma ne wayudo chiemo ma wanya dhii mbelego gi tich kuom maa ne wagero dendwa kendo nwagero ja usonii. Ma nomiyo ahero tijni ahinya kendo ka aneno ng'at moro amora matime to amiye mijingo mag'ey mar dhii mbele kod tijni nikech en tich makelone yuto kendo kuom kindeno okonyo joma nigi kech, Erokamano.

En mor maduong' ka aneno dero. Dero ne en achiel kuom gik mane itiyogo mar kano kano gige puodho. Gik mane okaa koa epuodho ni kane dero. Kendo deroni ne ok odwa gik mang'eny mana tok koselose to keno nyalo dhi adhia mbele. Kendo wayudo ni gik mane ikane derogi negi bedo kuom thuolo malach kapok gi dhi marach. Kendo dero ni kano gik mang'eny machalo kaka, bando, oganda, bel, kal kod mwandu mamoko mane igole puodho. Kata alode bende samoro inyalo yudo kokete eyi dero, alode mane ikuogogi koro en mor ne japur koneno dero nikeche deroni en morne kopong' ka dero opong' gi gik moko eyi to japur mor nikech en gi chiemo. Ma ne nyiso chal mar dala ka ne dala ne nigi dero to ne mor nitiere nikech dero ne en kaka ranyisi mar chiemo e dala. Koro deroni ne engi ne en gi ber malich mokalo ne joma nitie kata sani pod itiyo kode to en gima itiyo kod maber okonyo ekano chiemo kendo kano gik mang'eny kendo ma bedo ga mor ne jopur kata tinde wanya yudo joma oyae pinje ma oko kabiro ne